Eng pichait anyun kokapor bo chik che boision murenik aeng ak kwanda agenge, murenik aeng ak kwanyi kokailach anyun raisit kotok kole miten factory che yoen kasit. Icheket kapokoyat kot ole tam kekonore logoek sikochop anyun koek chego anan sikochop anyun koek uji.

Tukuk chemilek biik chekoree en yuu kokaroboon missing ibokoik ngatatiat barabara kakobut anyun karit nekotokisoruu karinikanoo koyoche kesor biik chemii oriit kotesestaa anyun karishek kibendii kit korak nekonyoluu kokwaa karit akenge akenge akomatkochilgee amun chabai anyun oret tot kobutyoo alan kochilgee

Yeit ye karimin ingwek chugano eng imbara nigano, indeote paipusiek kwenutab imbaranigan ye kamiten ingwek. Paipusiek chugano kendeoti tangisiek kwenutnywan nebo paipunigan si inendet keyatyin beek ingwe chuga konyor ingwechugan bee kwam. Kora ko much kibun kora kerichek yuton ii koyon kagepitchi kerichek anyun konyor ingwek tugul kerichek che yamatin.

Betut neta abaishyen anyun eeik atemishye, kokyacheng anyun eeik chekararanen oot cheechen ako tinye kimnatoshyek. Iin kanyoru terektaniga ne name ne aratchini eeik si atemshye. Kora kiacheng'e chii netaretan kunamuan eeik chugan sikotem anyun imbara nigan.

Netaa konyokuu itinyee toirusheek chejaang cheechen akoi chemengechen yekaritil toirusheek chukaan ibokokoronekituun ibangan anyun kongeteen neoo yoker barak akoi nimingin toirishek chukaan korak konyoluu kotinyee ngungunyeek yekorindee ngungunyeek indee pospet alan soroek ii indee beek anyun yekerindee beek imiin anyun ingwechukaano kosibkee kongeteen neo akoii nemingin

Netaa konyoluu itinyee greenhouse yekorinyoruu greenhouse ibiteem imbaran inikaan ak imin ingwek koisbkee ak lainit yekarimin ichukaan indeotee susweek ak tabandsab boibusheek chukaan indeotee cheibee anyun beek chekochiin beek ingwechukanoo

Bo komonut anyun keriib ngororeek alan ngechireek, ngechireek konyoluu anyun keibchi omwitwokik yekokebutyi omwitwokik koyoche kosiche anyun ngororechukaan alan nechukaan borwek chekoroon akonerio akoechekituun, yekokoechekityun anyun komuch koiyosoo yekokoiyosoo kosich areek ak arechukaan komuch ialdee inyoruu rapishiek arechuton korak komuch keyeny akiam koik omwitwokik arechutoon korak imuch ialdee en soket keyech akinyoruu korak rapishiek

Ba kamanut anyun baishet ab ribet ab yeik amun yeik kebaishen koron kebaishen ngetemishen yeik koraa yangakoechekitun komuch keyalda en indonyo akinyoru rabishek akoibkoraa kemuche keyenye akyam bendanyinbkoik ingwek anan keyeng akitya keyalda bebdo en soket kenyoru kora rabishek

Tuguk cheagere chemile bik en bichait niton ko tiangik ab tumin cheyamishe kwagete ak tuga tuguk chekamilan koyee anyun ko bek ak chebo tuga tiangik chuton koraa tiangik chuton koraa Kwame suswek ab tuga sikotaren tiangik chuton koraa komuch kokon tuga sikomuch konyokwam tuga koraa

En bichait ko ingokiet anyun nemiten ak arek chik chekakoba legemet olemiten nego akomiten ngororik ak ingokenik chuton ntarwae komuch anyun kotiech arek ab ingokiet kobar ngororik Chu koraa kot kwam tiangik ab tumin arek ab ingokiet kobwa taritik ab tumin akwamen anyun ingokian arek chik

Netai koyache itinye boret anyun nekaib ainet yegaribal ainet nikano ingot tabntaban ak selele anan isemendet yekakoywa ikany konyi bek akibakaki korobon ayikakonui bek aino nikano bek inde injirenik yikainde injirenik chukano inde netit Barak simanyo kwam taritik injirenik choton chekikemin en ngweny

Ichechu anyun kokabar bik chikakomiten taban dab ainet icheket akomiten Chemiten melishek bichuton Kotaku Kole Kaba anyun Koba koram en kiraishek injirenik chekikuren samaki icheket kokakoram akocheru konda taban anyun samaki chekangwa konyor en ainet kwenet

Netai konyalu tuguk chanibeiyale chekimine anyun konyalu iyal chaton chekimakin gei en baishoni Nebo aeng ko kerchek chekibiten anyun ingwek chuton konyalu konamgei ak ingwek amabar kora kotiyengei yekakitemda imbaret noton nemakat

Neachame kwanyun kitut logoek Che itutu tugul mebakaktai alak en ngweny memamachen komache kimnatet neon yache koraa kongeten akoraa koibe kasarta neon kitut anyun koraa koraa komara kobir asista anyun itutu tuguk chuton

En bichait kokabar anyun mureniat anan kwondo anyun nekalach gei kotuch gei agoi neunek akokeregei komiten anyun legemet korik ab segemik inendet koyeyat anyun kotab sekemiat komiten inendet koicheru kumik en koiton Nebo segemik

En Yu kokabar anyun komiten kakibarunate Baishonik chetesetai en kokwet anan korenyun inendet agenge kokaib anyun tuguk chetam kotinye en kabungui Kou sukuma akitya kobarchi kandoik anan bik cheterter kwarorchi amune kit netot keyai ak kit netot ketesentai sikokaranikitun sukuma anan ingwek Baishonik ab kokwet

En Yu kokabar kokabwa bik cheterter chebo kokwet kotab chepyosaini chepyosaini anyun komara ko kandoindet anan ko inendet ko konyinet akoaroru amune akobo indishot inendet kokatiny indishot akwaroru bik ab kokwet anan ko bik kandoinik cheterter ak chekabwa en olelon konyo kwatochin akoba baishet ab indisinik ak oletot keyaita indishonitondikotestai koyii